Dedan Kimathi ko sukulit neinetishei akobo mosong'natetab kasari somanetab mashinishek hesabuk ak alak ko Dedan Kimathi koboishei ak sukulishek alak chebo sang' eng' emoni kou chemi Germany tindoi kora sentaishek cheikochini kipsomaninik kasarta koyae practicals chekonu walet eng' sobet nebo kotugun Nyeri komito tulwetab kenya konito kokochini kipsomaninik ole sikchini eng' somaneng'wai ako mami polet akomi koristo nekararan ko sobetab Nyeri komi ng'weny tuguk komi ng'weny tuguk ako rapishek chekiboishe eng' lipanetab sukul komi ng'weny kora ngele ak sukulishek alak chebo emoni kou chemi Nairobi ak Mombasa ak emotinwek alak chebo sang' kipsomaninik chemi Dedan Kimathi kotindoi atebet nemie cheterchin ak sukulishek alak amu kitet sukul akonde ng'atutik koni matakinyoru icheget kobendi oret kou kipsomaninik alak ko kingekoch sukulit kandoinatet kotonjigei eng' kenyitab elibu oeng' ak taman ak oeng' kowal icheget teksetab sukul ako tech kilasishek ak ole kiruei konamgei ak kasari ko chi agetugul nemochei komut kipsomaniat sukulitab Dedan Kimathi komi somanet nekararan kakiletab gei atepto nekararan ak machang' rapishek chekelipani

Boishetab platform nebo COVID-19 ak siretab kei eng' biikab Kenya kokitoret ako kiboishe biik mising' asikonyor kerichek ako kiiyiti biik chechang' ko ki platform iichu ko kiu chanjo-ke ko ni ko kibo ministry nebo tililindon ko kiikochin biik korigistangei eng' COVID-19 kitoreti biik konyor toretet eng' ole kinyorune kerichek lekit ako kikonu nambet neinegei nekikiboishe eng' chanjo kikokonu kora karatasit neiboru kole kakeyoun chanjo kokimi nambet nekikichilei eng' biik chekiboishe simeshek chekichilei ak chemaboishe internet kokikotoreti eng' kosirkei biik eng' simeshek konyor sirutik chenwagen kobun sirutik eng' simet akobo betut nenyolu konyor chanjo akonyor ng'olyo kosubkei ak chanjanet ko ki chanjanetab COVID-19 nebo tai eng' Kenya ko kibo biik cheboishei eng' keteshioshek chebo tililindo biik cheripsei ak konetik ko chanjanet nebo oeng' ko kibo biik che kikakonyit kenyishek konom ak sisit akotestai biik chekitindoi korotwek alak ak anyun biikab emet komugul konkitesak ole kinyorune biik kerichek eng' emet kong'ete bokol ak oeng' akoi elibu somok ko kiboto sipitalishekab serikali klinikishek chebo biik ak kilikinishek che uotei eng' kokwonik

Chito nekinetai koik prime minister en Kenya enkenyitab elibut agenge bokol sokol ak sitini ak somok ko ki Jomo Kenyatta ko koik inendet prime minister nebo tai kotomo konyor kandoinatet nyin Kenya, kikikwai inendet en kenyit noton yekika konyor Kenya konyoiset nekibo orit kobun beberu ko yekikan komakat Kenya ak konyor kandoinatet nyiny en kenyitab elib bokol sokol sitini ak angwan koyet inendet koik neindochinin emet koik president ko noton Jomo Kenyatta ko kinetai koik prime minister ak netai koik president nebo emoninyon bo Kenya.